Nĩ kũrĩ na moritũ matiganĩte marĩa SME maracemania namo, makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ marakorwo makĩhũthĩra mbeca, na njĩra ya gũkomba. Wa mbere nĩ atĩ, nĩ ũrakora atĩ, mbeca irĩa makorirwo magĩkomba, nĩ irakorwo igaciarana naihenya mũno, kana igakorwo igĩciara na njĩra ya igũrũ, na kũguo ũgakora atĩ hĩndĩ ĩrĩa magakorwo makĩrĩha ngombo ciao, nĩ ũrakora nĩ magabatara kũrĩha mbeca ci igũrũ mũno makĩria. Ũndũ ũcio nĩ ũrakorwo ũkĩmahinyĩrĩria, tondũ nĩ ũrakora nĩ mararĩha ngombo ĩyo na ihinda iraihu, ũrĩa ũrakorwo ũkĩhatĩrĩria biacara yao. Ũndũ ũngĩ, nĩ ũgakora ta rĩu bũrũri ũrĩa ũhana ũhana thaa ici, gũtirĩ na mbeca, kũguo andũ aingĩ matirakorwo makĩgũra indo, na kũguo biacara ciao igakorwo ikĩhotoma, nĩ kwaga agũri, ona gũtuĩka maambĩtie kana matwarithĩtie biacara ĩyo yao na ngombo, ũndũ ũrĩa ũrakorwo ũkĩmahatĩrĩria ngina meciria-inĩ. Ũndũ ũngĩ, nĩ mabataro ka maũndũ marĩa marabatarwo gũkorwo mekĩte, marĩa maretio nĩ thirikari, marĩa kaingĩ ũrakora nĩ marahũthĩra mbeca gĩcunjĩ kĩnene. Ta rĩu kuoya marũa ma gwĩtĩkĩrio kũhũra biacara, kũrĩha igooti, maũndũ ta macio nĩ marakorwo makĩhatĩrĩria SME, tondũ nĩ ũrakora atĩ mbeca irĩa kana baida ĩrĩa marathondeka, kaingĩ marakorwo makĩrĩha maũndũ ta macio no ti ngombo ciao.

Ũmenyo wa andũ nĩ ũkoragwo na itemi inene harĩ kũhũthĩra mbeca, cia njĩra ndinjito, na nginya makorwo makĩhũthĩra na ũgitĩri mũnene na ũrĩa ũbatiĩ. Wa mbere nĩ atĩ, angĩkorwo nĩ ũĩ kũhũthĩra mbeca cia njĩra ya ndinjito, nĩ ũkoragwo ũgĩka ũndũ ũcio na raithi mũnene, tondũ ndũgũtinda atĩ ũgĩthiĩ gũcaria mũndũ wa gũgũteithia kana wa gũkuonia ũrĩa ũbatiĩ gwĩka, na mbeca icio kana nĩgetha ũtũme mbeca icio. Ũmenyo ũcio, nĩ ũrabatarĩkana tondũ nĩ ũkoraga mũtambo ũrĩa ũrahũthĩraga gũtũma kana gũtũmĩrwo mbeca, nĩ wakorwo ũgĩcenjio hanini, kana ene nĩ mona tarĩngĩ nĩ harĩ na thĩna, na mona harĩ bata wa gũcenjia. Kũguo ũtarĩ na ũmenyo, ũngĩkora atĩ nĩ ũracenjirio ti ũrĩa ũramenyerete, mũndũ nĩ akoragwo na thĩna wa kũmenya egwĩka atĩa, kana kũrigwo egwĩka atĩa, tondũ ndarĩ na ũmenyo mũiganu. Ũmenyo ũyũ ningĩ nĩ ũrabatarĩnakana, nĩgetha mũndũ akakorwo akĩhũthĩra mbeca cia ndinjito na ũgitĩri. Ta rĩu, mũndũ wĩna ũmenyo nĩ oĩ atĩ ndũbatiĩ gũtũma mbeca ũkĩhũthĩra appu, ũgĩtũmĩra WIFI , ũbatiĩ gũkorwo na intaneti yaku. Kũguo maũndũ ta macio, nĩ maũndũ makoragwo na bata mũnene, rĩrĩa mũndũ arahũthĩra mbeca cia ndinjito, na mateithagĩrĩria nĩguo gũtigĩrĩra mbeca nĩ ciakorwo ikĩgitĩrwo wega.

Nenda cia ũkinyanĩria thikũ tũrĩ nĩ ikoretwo ikĩhutia mũno, gĩthurano na maũndũ matiganĩte. Wa mbere, andũ nĩ makoragwo makĩhũthĩra nenda cia ũkinyanĩria, na makĩria mbeũ njĩthĩ, gũthomithania ũrĩa mũndũ abatiĩ gwĩka, kana gũthomithania ũrĩa ithurano cibatiĩ gwĩkwo. Ta rĩu nĩ ũkoraga kũndũ, andũ makĩandĩka ndũmĩrĩri nini nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, makĩerethera andũ. Ta rĩu nĩ ũgũkora makĩmera nĩ maũndũ marĩkũ ũbataire kũrora hĩndĩ ĩrĩa ũrauga ũgũcagũra mũndũ ng'ania. Nĩ maũndũ marĩkũ abatiĩ gũkorwo akinyĩtie, ta rĩu tuge okorwo nĩ gĩthomo, abatiĩ gũkorwo akinyĩtie ha. Ona ningĩ maũndũ ta macio. Ũndũ ũngĩ, hĩndĩ ya gĩthurano, nĩ ũkoraga andũ nĩ marabuatĩrĩra ũrĩa kura irathiĩ na mbere gũtarwo, na rĩu magakorwo na wĩyathi wa kũmenya, ta rĩu mangĩrwo ng'ania nĩwe ũrahotire, na kura irĩa makorirwo magĩtara citiroka ũguo, nĩ makoragwo na wĩyathi wa gũthiĩ tarĩngĩ igooti-inĩ, kuuga ng'ania nĩ nĩ araiyirwo kura, kana ng'ania tiwe ũracindire. Ũguo, nenda cia ũkinyanĩria nĩ cikoragwo na itemi inene harĩ gũthomithania, gũbuatĩrĩra, ona gũtũma andũ mamenye ihooto ciao harĩ gĩthurano.

Wa mbere ingĩenda kũhũra riboti ya indo gũthũka, no ngerie kũhũthĩra namba irĩa makoragwo maheanĩte nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, ndĩmahũrĩre. Ũrĩa ũkuoya thimũ ndĩmũĩre atĩ, nĩ ndĩrakoretwo ngĩreherwo indo gwakwa mũciĩ, no hindĩ indo irĩa irakinyire, nĩ thũku. Imwe cirarĩ thaani na ikombe, na ndĩrona nĩ ikuĩte, na rĩu ndingĩhota gũcihũthĩra. Ndĩmwĩre, ngũhũraga thimũ, nĩgetha ndĩmere makorwo makĩmenya, na ngorwo ngĩhoya manjokerie mbeca ciakwa. Mangĩkorwo tondũ rĩmwe nĩ ũkoraga kambuni ciugaga iticokagia mbeca, no ndĩmere mbaci magĩũke manjenjerie, maneanĩre indo ingĩ irĩa njega, kana irĩa ngũbataraga irĩa ingĩhũthĩra, moke moye ici ciao irĩa nĩ njũru. Kũngĩaga ũguo, no ndĩmatũmĩre ndũmĩrĩri nin rũrenda-inĩ rwao, ona kana namba-inĩ yao ya thimũ, njeterere makorwo a kũnjokeria ndũmĩrĩri naniĩ, na nĩgetha tũkorwo a kũaranĩria.

Nĩ kũrĩ maũndũ mamwe maumagĩra hi na hi kamũira mũndũ athiĩte thibitarĩ Kenya, na nĩ ũndũ wa bata makorwo magĩthaitĩrwo, nĩgetha makorwo makĩhonokia mĩoyo ya andũ. Wa mbere, nĩ ũkoraga atĩ ta rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arwarĩra mũciĩ, kana tuge nĩ mũtumia ũrenda kũgĩa mwana, nĩ ũkoraga atĩ, thabarĩ ya kũhũra thimũ kwĩ thibitarĩ ĩrĩa mũrenda, na mũtũmĩrwo ngari ya gũkuua arũaru nĩyo kanyaga, nĩ ĩkoragwo kana nĩ ĩkoragwo ĩkĩoya ihinda iraaya, ũgakora tarĩngĩ nĩ yoya mathaa maigana ũna, marĩa mau nĩ ma bata, tondũ mũndũ akorwo akĩhonokio. Ũndũ ũngĩ, nĩ ũkoraga atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ matwara mũrũaru wao thibitarĩ, makoragwo makĩĩrwo marute mũigana wa mbeca cigana ũna, atĩ nĩguo mũrwaru wao akorwo akĩoywo, na ambie kũrigitwo. Ũndũ ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩũraga kana ũgĩtũma andũ gĩcunjĩ kĩnene makorwo magĩte mĩoyo yao, tondũ angĩkorwo bamĩrĩ ĩyo ndĩrĩ na mbeca icio maretio, nĩ ũkoraga atĩ mũndũ ũcio nĩ akorwo akĩhatĩrĩrio nĩ mũrimũ ũcio, na akorwo agĩkua. Koguo maũndũ ta macio nĩ mabatiĩ gũthaitĩrwo, nĩgetha kana na njĩra ya thirikari gũũka hau, ta rĩu angĩkorwo mũrũaru nĩ atwarwo thibitarĩ, mageterera arigitwo, na nĩgetha bamĩrĩ ĩkorwo ĩgĩethaga mbeca cia kũrĩha, onokorwo nĩ kanyaga gakoragwo gagĩtũmagwo na ihenya, kana gakorwo karĩ hakuhĩ mathibitarĩ-inĩ mothe.